Marĩhi ma thimu nĩ matũmite kaũntĩ ya Kisumu ĩkorwo ĩ njĩhokeku kana ni kwagĩte, ũici nĩ ũthirathirĩte kaũntĩ iyo, tondũ thaa ici mũndũ akĩrĩha na thimũ nĩ ĩronania rekondi ũrĩa mũndũ atũmĩrire mbeca icio. Na ũguo kaũnti ĩyo ĩkahota gũkũra na njĩra nene oũrĩa kwagĩrĩire. Ũguo nĩ wega mũno kũrĩha na thimũ

Kenya ũtungata wa, ũtungata wa bengi na intaneti ndũĩtĩkĩrĩte mũno, tondũ kenya andũ matikoragwo na mbeca cia kũiga bengi. Ũguo kĩrĩa mathũkũmaga mbeca icio mahũthiraga, magathũkũma muthenya ũcio, makarĩa o mũthenya ũcio. Ũguo mbeca cia kũiga bengi-ini cititũmĩkaga Kenya. Ũguo ndũĩtĩkĩrĩkĩte mũno Kenya.

Thiaga kwa app ya Safaricom ya M-Pesa, ngahihinya ĩkandehera ha kũrĩha na thimũ. Ngekĩra, ikanjũria namba ngekĩra namba ngekĩra okorwo nĩ mbeca cigana, Fuliza okorwo ndirĩ na mbeca njiganu M-Pesa-inĩ Fuliza ikanjũria kana ni ngwenda kuongerera kana kũrĩha na M-Pesa kana kũrĩkia ũtungata ũcio na M-Pesa ,ngauga ĩĩ ngekira mbini ngatũma.

Rĩrĩa ndĩna mbeca baribari nĩ thiaga kwa agent kana kwa andũ a Safaricom, ngathiĩ ngamera manjĩkirĩre mbeca thimũ-inĩ iria ndĩnacio baribari, makajĩkĩrĩra na ũguo kĩrĩa ndĩrahũthĩra mũthenya ucio, kĩu kĩngĩ gĩatigara nĩkíũo njigaga hau thimũ-inĩ kana M-Pesa-inĩ .

Airtel money thĩna wayo mũnene ni ati gũtikoragwo na netiwaki, kana thimũ yakwa ndĩnyitaga netiwaki ya Airtel money handũ hothe. Ũguo Airtel money, ningĩ marĩhi ma Airtel money okorwo nĩ kũruta mbeca nĩ makoragwo igũrũ mũno. Ũguo nĩ ĩrĩ mathĩna, na ningĩ kũruta ti kũndũ kuingi gũkoragwo na agent cia Airtel money.

Rĩrĩa mũndũ arenda kũhingũra akauntĩ ya M-Pesa, nĩ abatiĩ gũkorwo akinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana. Ũguo nĩ kuga no mũhaka akorwo na gĩbandĩ, na gĩbandi kiu no mũhaka gĩkorwo ti kĩrĩa gĩa kũrutithia ni gibandĩ kĩa ma. Ningĩ no mũhaka akorwo na igana rĩrĩa egwĩkira akaũnti-inĩ ĩyo nĩgetha ikirute wĩra kana ĩkĩonanie nĩ ĩraruta wĩra. Na ningĩ no mũhaka ahũrwo mbica ya kuonania we nĩwe arahingũra akaũnti ĩyo.

Ũthiaga kwa app ya Safaricom ya M-Pesa, ũkahihinya M-Pesa. Wahihinya M-Pesa ĩgakũrehera kũrĩha na M-Pesa ũkahihinya, nĩ ũkuona hau hena Paybill, ũkahihinya. Wahihinya ĩgakũria Paybill namba kana namba ya biacara, ukahihinya ũgekĩra ĩkoragwo ĩheanĩtwo ngari-inĩ, akaunti namba ũgekira, ĩkoragwo iheanitwo hau na mbeca iria ũrenda kũrĩha, ugekira ningĩ mbini ũgatũma.

M-Shwari nĩ njega tondũ rĩrĩa waiga mbeca kuo, mbeca icio nĩ ciongagĩrĩrĩkaga, kana ningi nĩ ikoragwo na nyongerera ĩngi tondũ rĩrĩa waiga kuo, nĩ ũheagwo, kana mbeca iria ũngĩheo cia ngombo nĩ ciongagĩrĩrĩkaga, ũguo nĩ wega mũno andũ maigithie na M-Shwari tondũ ni wega.

Rĩmwe bengi nĩ ĩkoragwo ndĩraruta wĩra, ũguo hĩndĩ ĩrĩa ũrenda gũthamia mbeca ciaku ũgakora mitambo ndĩraruta wĩra, ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ bengi, ũkĩruta mbeca kũma bengi ĩrĩa ya M-pesa nĩmoyaga mbeca nyingĩ mũno, kana nimarĩhagia mbeca nyingĩ mũno, ũgakora no mathĩna, nyingĩ niũkoraga rĩmwe bengi gũtirĩ na netiwaki, ũguo bengi ikaga kũruta wĩra kana ĩgakorwo ndũrĩ na intaneti bengi ĩkaga kũruta wĩra.

M-Shwari nĩ njega tondũ andũ arĩa mena mbiacara nini ta cia kwendia mboga, mũndũ rĩrĩa ekĩra kũu rĩrĩa atarĩ na mbeca kana rĩrĩa aigithia na M-Swari mbeca nĩ ciongagĩrĩrĩkaga kana mbeca nĩ aheagwo loan kana mbeca cia ngombo rĩrĩa aigithia. Na, ũguo rĩrĩa arabatara mbeca nyingaingĩ, no oe mbeca icio cia loan, na akarĩha thutha-inĩ

Thikũ ici andũ matirakua mbeca baribari koguo mĩrĩhĩre yothe ya mbeca, andũ aingĩ maratũmĩra M-Pesa, ĩgakorwo ĩnyihĩtie mathĩna ta marĩa mũndũ akuaga mbeca baribari either cikagwa thĩ cikora. Ningi rĩrĩa mũndũ ahũthĩra M-Pesa nĩ yonanagia ũrĩa mũndũ atũmĩra mbeca icio. Ũguo okorwo mũndũ ena nganja ũrĩa atumĩrire no acoke hau arore ũrĩa atũmĩrire.

Gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnene kĩhũthagĩra M-Pesa nĩ gĩcunjĩ kĩa mbeũ njĩthĩ, tondũ nikĩo gĩthomete kana nĩkĩo kĩrahota gũtũmĩra. Na ningĩ tondũ Safaricom kana M-Pesa ndĩgiaga tondũ netiwaki ya yo ĩigũrũ, kwoguo na handũ hothe harĩa mũndũ arenda kũruta mbeca kana gwĩkira mbeca, kwĩna M-Pesa ũngĩringithania na Airtel money na T-kash.

Mbeca iria nyonete cia ndinjito nĩ Hustler Fund. ĩrĩa ĩheagwo andũ arĩa matehotete mũno mũno kana mũndu arenda kuongerera mbiacara kana andũ arĩa icio ciheanagwo nĩ thirikari, na nĩ ĩkoretwo ĩkĩruta wĩra. Thirikari nĩ ĩbataire yongerere gĩcunjĩ kĩu mũno kĩingaingĩhe tondũ magana matano thaa ici ti mbeca nyingĩ.

Njĩra ĩrĩa ĩtũmĩkaga mũno kũrĩha mbeca kaũntĩ-inĩ ya Garissa nĩ ya thimũ kana ya M-Pesa, tondũ handũ hothe harĩa wathiĩ hena M-Pesa. Ũguo mũndũ angĩikĩria mũndũ ũngĩ mbeca ona e kũraihu atĩa nĩ egũciamũkĩra. Na netiwaki ya Safaricom ya M-Pesa, ĩkoragwo ĩkĩnyita handũ hothe tondũ nimathondekithĩtie mĩtambo yao ũguo nĩ njĩtĩkĩrĩku mũno.

O bũrũri nĩ ũri ũrĩa makoragwo magĩcenjacenjia kana mawatho marĩa mekĩrĩire, ũguo nĩ getha matikarutarutithie mbeca nyingĩ, tondũ o ũrĩa bũrũri urarutithia mbeca nyingĩ, noguo mbeca ciao cithiaga citete bata. Koguo o bũrũri bũrũri nĩguo ũnyitaga itemi rĩrĩa inene, harĩ kũmenya kana gwĩkĩrĩra mĩkana mbeca kũrutarutithio.

Niĩ nguona njĩra njega ĩmwe nĩ ya scholarship kũrĩa mũndũ aheagwo scholarship okorwo nĩ ya gũthiĩ gũthoma, akauma gũkũ agathiĩ agathomera nakũu. Okorwo ni bũrũri ta wa ngeretha. Na ũndũ ũcio nĩ uteithagia tondũ rĩrĩa mũndũ auma gũkũ athiĩ gũthomera nakũu nĩagĩaga na ũũgĩ makĩria na akahota gũũka na kĩrĩa aathomera nakũu gũũka gũteithia bũrũri wake wa Kenya.

Mũndũ no ateithio na kũhĩtũkĩra ũteithio wa gũthoma, kũrĩa nathĩ wa nja no ũheo ũteithio ũrĩa ũkuma gũkũ ũthiĩ ũthomere nakũu, na ũrĩhĩrwo kira kĩndũ, okorwo nĩ irio ukarĩhĩrwo nĩ nyũmba, ũkarĩhĩrwo kĩndũ gĩothe nĩ getha. Na ũndũ ũcio nĩ ũteithagia tondũ ũgĩ ũcio mũndũ ũcio araruta nakũu, nĩ aũrehaga gũkũ bũrũri-inĩ na ũgateithia mũno.

Aca thirikari ndĩrũngĩrĩirie gĩthomo kĩa ndinjito, icigo-inĩ iria cirĩ kũraihu ta taũni-inĩ , tondũ kũndũ kũu gũtikoragwo na mathukuru maingĩ marĩa ma thirikari. Koguo ũgakora ciana nyingĩ cikoragwo na irathi gũtikoragwo kũndũ kũu nĩ ũkoraga andũ kana arutwo makimanĩrĩire kĩrathi kĩmwe. Ũguo thirikari nĩ ĩbatiĩ yoere mũtaratara ũrĩa gũteithia thukuru iria cirĩ kũraihu.

ĩĩ he ikundi citarĩ cia gĩthirikari citeithagĩrĩria kũhũthĩra tekinoronjĩ kana gũkũria tekinoronjĩ. Tondũ rĩrĩa mwana arĩkia form four, nĩ athiaga handũ harĩa maturĩte, harĩa mũndũ mwana ũrĩa ũreyendera no athiĩ arutwo kombiuta hau, na akaheo nginya maratathi marĩa makuonania nĩ ahĩtũka burĩ mũtheri. Ũguo nĩ guo mekaga.

Tekinoronjĩ harĩ arutani nĩ ĩkũmateithia tondũ matirĩnogaga mũno ũrĩa manogaga tarĩrĩa mandĩkaga na coka, tondũ thaa ici marahũthĩra tũ kombiuta. Ningĩ ũgima-ini wa mwĩrĩ harĩ arutwo na arutani, rĩrĩa coka ũcio mahihagia nĩ wa mathũkagia mahũri narĩu thaa ici matirĩthũkagio tondũ marahũthĩra tũmacini.

Tondũ rĩrĩa mũndũ arĩhĩrwo okorwo nĩ mbeca cia gũthoma, mũndũ ũcio nĩ egũthiĩ thukuru kana mũrutwo ũcio nĩ egũthiĩ thukuru, arutwo kũhũthira macini, okorwo nĩ kombiuta, okorwo nĩ ka laptop. Karĩa gekũmũteithia gũkinyĩria, gũkinyĩra tekinoronjĩ na gĩthomo.

Nĩ gũbataire gũkorwo na gĩthomo mwanya, kĩrĩa okorwo nĩ gĩa kombiuta na kũrĩa arutwo mangĩrutwo gũtũmĩra tũ kombiuta tũu nĩ thirikari. Na thirikari ihe ciana o mwana o mwana kamacini karĩa arĩtũmagĩra gũthoma, na ciana icio cinyitithanio ciothe Kenya ng'ima.

Thikũ ici tondũ mũndũ nginya arutwo mena thimũ, thimũ icio mũndũ no ahote kuoya video kana mbica iria angĩtũmĩra mũndũ kana aikie intaneti-inĩ. Mũndũ ũngĩ ũrĩ kũnene mũno no ahote gũthoma ũndũ ũrĩa andĩka hau kana arathomithia. ũguo nĩ ĩteithĩtie gũkinyĩra.

Rĩrĩa mũndũ ena thimũ tondũ arutwo othe mena thimũ, mũndũ no aingĩre intaneti-inĩ agathomera kuo okorwo nĩ gũthoma, athome, akorwo nĩ mathabu arutĩrwo kũu, kwĩna arimũ arĩa marutanaga mathabu. Ningĩ ona nũti cirĩ o kũu iria mũndũ angĩtũmĩra gũthoma na ciũria ona anja cirĩ o kũu mũndũ no atũmĩre gũthoma.

ĩĩ nĩndĩ ndahũthĩra nenda ya YouTube na nĩndĩretĩkania atĩ ĩrĩ mũhari wa mbere gũkinyanĩria gĩthomo gĩa kũhũthĩra tekinoronjĩ, tondũ kũu nĩndaingĩraga kana rĩrĩa ndarĩ na thimũ yakwa nĩndaingĩraga kuo ngakora arimũ arĩa marathomithia mathabu okorwo nĩ mathabu, okorwo nĩ science ndĩrenda gũthoma kũrĩ arimũ marataranĩria wega mũno kũu na rĩrĩa ndekire kĩgerio gĩakwa nĩndahetũkire.

Ĩĩ niĩ nĩ ngũĩtĩkania atĩ kambuni ĩcio cirĩ na ũgitĩri wa kũigana. Na ũndũ ũrĩa kambuni cingĩka nĩguo gũtigĩrĩra kwĩna ũgitari wa marĩhi no cioe kana no cikuruhanio kũrĩa marenda kũrĩhĩrwo kana kũrĩa mararĩhanĩra magatigĩrĩra kwĩna insurance ĩrĩa ona thutha wa ta rĩngĩ kũngĩthiĩ hathara no marĩhwo.